Tinyei boisiet nebo komonut mising moshinit nejikili ng'ung'unyek ak itondab emeet eng koker kole keekimit akotokosune miising ng'alekab temisiet. Asikobit kenai minutiet nekikole ng'ung'unyat nekakikwei konyolu kejikil ngungunyat korook. kila minutiet kotinye ng'ung'unyat nyi nekinoiyo ako yekituiyo koaei komie kesutik miising. Itondab emeet koba komonut miising eng koolong temisiet.

Eeng iman ko chaang kakwoutik chekikeib asikeker kele kanyor biik kanyoiset mising ko biik chememuchigei. Kanyoiset kobo komonut mising ako yeimian chito konyoolu konyoor toretet nebo kinya kotinye anan ko matinye chepkondok. Kikoip kakwautik serikali koker kole kotilji biik chememuchigei kadishek chebo insurance eng oliet nemi ng'ony. Biik che matinye kiy age tugul kiketoret kekochi kadishechu buuch.

Eng iman ko urerietab Casino kotinye ng'oyiandisiekchi akotinye keljinoikyik chechang. Ureriet nebo Casino ko ureriet nebo Kamari. Mokijere biik kotokjigei ng'alekab kamari amu chang ng'oyandit neibu. Chito nekochut boisiet ake tugul koimuch koyai kiy age tugul sikonyor chepkondok cheimuch koboisie kourerene. Imuuch kokochi chito akot koek chorindet. Igoochin biik koyai tuguk cheyaachen cheng'eme kabwatutik .Yeisulda chito kochang chepkondok.

En iman komi kokwoutik anan ko ortinwek ii chekikoib keteshet nebo kokwenyun neleto lokoiwek ii koker kole kamwaita ak konoiseji bik ii akobo kewelutik cheterterjin chebune bik en kokwenyu kikotoret rikjinet nerikjin bik ok kobire simoishek chebendi station kongalal ii ok koborji bik chekwerie boisionik kit netesee taai yenyor lokoiwechu konyumyumen missing' ingoleta koityi bik alak, nerube kokikosir bik chechengoti lokoiwek en kokwotinwek.

Tapanet nebo logoiwek kobo komonut miising akotinye kelchinoik cheterterchin. Netai ko tapanet nepo logoiwek kotoreti kokonor logoiwek eng muswoknotet neuu simet ak tuguuk alak akokeer kole kakonor logoiwek eng betusiek chemakyingei chito. Yemakomachei chito anan ko yekakotare logoiwechu komuchi koisto eng simeet. Toreti kora tapanet eng yekabiit ng'alek chemachei kirwoket asikenyor ng'alek cheimuch keboisie ketile kirwokwet.

Eng betut nebo rani ko kang'alal kandoindet nebo emet nga mamwa ng'alek chechang. Kototiny mising olebo chepkondet amu eng betusiek chekosirtoi ko kokisomanu Bajet nebo emet nebo kenyini akoi kenyino. Kotiome mising koalda tetutik chetinye serikali

Chaang mising tuguuk cheimuch keyai asikebobochi ketesiet akekoji kokararanit. Ketesiet ko nga tinye boisiet nebo koleta logoiwek ko manyolu keutie kora kele boisiet neoo netinye ketesiet ko kobaibai biik. Nyulu kekeer keib boisionik cheiboiboi biik akokoji koutie kaimutik chebune amu toreti ketesiet koisto neregek ak kaimutik.

Kikoip serikali ake tugul kakwoutik eng emotinwek cheterterchin kokeer kole mi kakwautik chetiame kolitiit akokaikai nyasutik cheibu kuutiet nebo AIDS. Kikonam serikali kokoito kerichek chebo buuch eng biik chekikomianso ako chi age tugul nemiani konyooru kerichechu buuch. Kikotoret kora kokoito mbiroshek chebo buuch ako beetut ake tugul nemache chito konyor naet konyoru

Mwoei logoiwek kole, kaya mising kiit nekakiro kangoba Strike kipsomaninik chebo UON. Eng Strike chechang chekikebaorian ko nebo betutab rani ko kakiim miising amu kaking'em tuguk chebo olyet nebo baraak ako kabeek biik mising. Kakikuur ribiik chebunu saang nyokotoret chemitei kokweri kipsomaninik amatoret kiy ng'alechu amu kakiterter polishek ak ribiik chekakimutu nyokotoret. Kakoumianso biik chechang miising.

Eng iman ko komakoya akot kitikin kesisietab pandek kenyitkonyei. Chi age tugul nekikol pandek ngong'ering anan ko chaang ko kikes pandek miising. Icheket chekikakol eng chong'indo ko kikesis nemokimwoei. Kiit nekitoret asikorurio pandek ko ropta nekiropon nekiyame.

Eng iman ko kikotesstai kowo baraak mung'aretab kila eng bitonin mising ko kenyiit nekisirtoi. Eng kenyiit konye ko koomi baraak mung'aret ak kokolaany mising akot eng kenyiit negosirtoi. Boisioni ko mwaat kele bunu kito kit agenge .Chaang mising chemung'arainik chebo emotinwek chebo saang cheigilikei mising ako yeikilgei chemung'arainik koichegei konyoru mung'aret kowendi baraak.

Eng' iman ko imuch kemwa kele nga kokotoret mising' pwanunet nepo piik kopun pitonin ko tinye kewelutik chechang' kogonyere piik alak piik chepo emotinwek alak kotinyei ortinwek kwak chepo sopet cheterterchin ak chemananegei ak emotinwek cheu checho yeruto piikchu anyikotepi ak piik chepo emet komii piik cheperper cheunomi kotoy kosup ortinwek ak kakwautik chepo pichu amengen ole punu.

Eng betusiek chekokosirto komii kokwautik chebo barak chekokib serikali koker kole kanwakit boroindo nekeboisien asikobit konyor chito American visa en betusiek chebo keny ko kiimuch koapplien chito American Visa akogenis akot kenyisiek taman ii namonyone wolutiet agetugul kikotoret konyumnyum sobet missing serikalit amun ye applien chito komobeguk arowek tutikin amonyor wolutik ng'omakiyonji kopangan kotestai.

Eng betusiek che kikosirto ko kikomech koek kewelutiet neoo miising ng'alekap meoshek chebo lagook kotakomengech. Biik chetakomengech ko biik che tomo komeny sobeet ako yeibeet sobeet kotomo koker kiy age tugul eng sobeet ko ng'wan miising. Tuguk che ngap koibu meoshek cheuchu ko mianwek chebo lagook chemokingen. Kwonyik alak ko mengen koriib lagok che mengech ako alak komotinye tuguk chekituche asimanam koristo. Ngotuiyo lakwet ak koristo komiane.

Eng nguno ko tenome kaqmpunitab ipsos ne noto ko teleljin jikilosiek cheterterchin kotiam koker olemi siretab serikali eng ra ko imuch kokochi makisiek che mi ng'ony mising. Ngot komi imanda konyolu maat kosiir serikali amu eng betusiek chekokosirto ko kokorirtaei biik mising serikali amu oei boisiet eng komoswek alak akomooei eng alaak akikobakakta biik chekibirji kura.

Kokikas eng logoiwek kele kotestai ng'alekab ureriosiek ngot koit koba National. Koosich boroindo oker ureriet nebo mbiret ako sukulishek chekituitos eng Final ko ki Moi High School ak St Mathews. Sukulishechu ko kikokoromitu mising eng mbiret eng emetab kenya ako komakonetai kobendi FInal. Sukulisheju ko kikokon katiorik cheitiori mbiret ipkoit kotiorji emeet eng emotinwek chebo saang.

Yebirwo chito akobo interview nwkoketaach nenyolu kowo aipkowol tepuutik amuchi ajeer miising. Eng petusiek chekokosirto, ko koayai mising Interview ako kokotoreto kolitiita asuldae boisiet eng oret nenyumnyum. Kiit netai nenyolu koyaii chito kocheng ng'omnatet akocheng olekiwolundoi teputik chetinyekei ak poisiet necheng'e jiji. Imuj aborji akobo teebutik chekikecham mising keteebe amu imuch ipkeketchi keteeb kora.